Kelo oganda mang'eny moya kuonde mopogre opogre kanyakla mondo gidag gikwe ma onge lweny moramora ma ng'ato okodewo ni ng'at machielo ya kanye, ka gima ging'iyo maduong' en dongruok mar gi kaka oganda.

Mae en petrol station kama geche matindo koda madongo nyaka loche kata pikipiki olo fuel mar diesel kata petrol e mtokni gi magitiyo go e yore ringo e ndara.

Magi gin tiga midendo ni tiga ng'ute bor ka gineno mos ka gin e bungu mar ogendni manya bedo ni en kar neno lee mopogore opogore mag pinyni.

Pesa itiyo go eyore mopogore opogore nikech e ngima masani onge gima ditim maonge pesa. kidwa nyiewo chiemo e ot michamo marom ji maber nyaka ibed gi pesa , kidwa tero nyithindo e sikul minyiew nyaka buge magidhi tiyo go nyaka ibed gi pesa, kidwa idho mtoka kidhi tich kata gidhi lime nyaka ichul pesa kidwa nyiewo pii kata sitima ma gin gik mitiyo go e ot pile pile nyaka ichul pesa eka iyud gi. Kidwa dhi kar yweyo makende mondo igone kata dendi mos bochuno ni nyaka iti gi pesa, kituo tidwa ni othiedhi kidhie e osiptal nyaka ichul pesa ekiboyudo thieth malong'o mamiyi nyaka yath. Pesa ochuno mondo ichop mahitaji gi mapile pile e ngima masani.

Mae en ker machon manoweyo moluor ker Uhuru Mwegai Kenyatta ka gigolo tich manyien monego bed ni konyo oganda piny.

Jothum nyalo yudo pesa e yore mathoth kaluwore kod tich maler ma gitimo. Manya miyo oluong gi e nyasi mopogore opogore kaka nyasi mag nyombo, nyasi mag arus kata mana kuonde rwako welo mopogore opogore. Sirikal bende nyalo gwelo gi ka girwako welo kata moaye pinje ma oko to gidwa tang'o kit oganda gi timbe gi.

Mae ker machon manoweyo moluor ker Uhuru Mwigai Kenyatta kod jaode mama mokwongo moluor mikayi magret kenyatta ka gidhi go mos ne jogo mowito jahera mar gi e yor tho.

Mae en tich mar ohand pesa ma oganda nya tiyo go mokochuno ni gidhie bengi. Oganda nyalo dhi keto pesa e simbegi kae ka gidwa oro ne jomoko mani mabor kodgi kata ginyalo dhi golo pesa moor negi e simbe gi koya kuonde mopogore opogore.

Mae en osiptal, to chal ni en gotieno to jotuo oseninde otendni gii, ka jogo maritogi, ema chal ni oninde dierot, nikech koso mag otendni mamoko ma degininde ka girito jotuogi.